Njugu en achiel kuom cham ma jopur pidho, kendo giyudo faida e njugu no ahinya. Njugu ni mondo ipidhe, dwarore ni ilos puodho maler, kendo igol chilo duto te madibede e puodho madiketh dongo mag njugu gi. Njugu gi kikunye, kidwapidhe, ikawo bur mita achiel achiel, mano spacing mare, kendo iketo njugu kodhi ariyo ariyo e bur ka bur. Mar mar mamiyo iketo kodhi ariyo ariyo no en ni mondo njugu achiel kokoso ti, to moro ma biro no oti. To ka gikoso ti te to ginyalo, inyalo biro nwoyo bangé ka gise ti e buche ma ok o ti go. Gini faida ma en en kodo en ni gorogore achiel inyalo uso gimoro kata mia achiel gi piero abich. Mia achiel gi piero abich no kiuso gorogoro ariyo to in gi mia adek. Mia adek no inyalo dhi inyiew go gorogoro kodhi moko, kendo imed pidho niwach kodhi kidhinyiewo e wholesale inyalo weni kata gi one thirty. Inyalo bedo ni iloso profit mar twenty bob kendo inyalo yudo, inyalo konyori e ngimani ma mbele ma biro no.

Kae aneno ka omak ong'er mosebedo kachamo odumb ji nikech koro mae omake, koro jopur nyalo bedo moil kendo mamor ahinya nikech gini osebedo kachandogi. Nwach en lee machamo oduma marach, oketho cham kendo onyalo kata nyithindo, onyalo kawo nyithindo bonegi, nyithindo majohigni abich kadwogo piny ok onego onedni wuotho machiegni kode, Gini en gima osebedo ka ketho chamb jopurgo, kendo koro kanyo gimor kagi make, nwach bang' kanyo gidhi nege kendo chambgi dhi yudo thuolo mar dongo bang' higni mang'eny, mag chandruok, nwach jopur mondo chiew sa apar gachiel kadhi apar gachiel, sa apar gariyo, sachiel kagidhi e puodho kendo gikawo seche mekgi kagipuro ,to kagisepuro ba cham otwi, to leeni biro to chamo, lee ni en ong'er kendo ong'er en lee marach machamo oduma kata rabolo mekji, to kendo oketho cham marach ahinya e puothe ji kata skuma be onyalo chamo, to koro bang' nege to nyaka obed kod mor kendo ubed kuyil.

Gino en gima dino koth mawuok chien kendo onyalo konyi eyore mopogore opogore. Kanyo en ni ot samoro ne mabati orem koro iketo gino tandaruwa no mondo odin koth newach koth en gima nyalo ketho ot kendo onyalo ketho gik moko man e ot ka mag sitima kaka sime ka koth ogoyo inyalo bedo ni in kod kompiuta, inyalo bedo ni in kod kata laptop, inyalo bedo ni in kod TV, to gin gik ma dino. Gima oket kanyono en gima nyalo dino koth mawuok korka chien kono kend odino gigo. Gino be wanyalo tiyo go kata emoyo oduma nikech gi dhowa waluonge ni tandaruwa. Tandaruwa en gima inyalo moye oduma bang' golo e puodho kendo ka isee suse. En emikete oduma kanyo ka imoyo, kata ka idwa dhi rego oduma to iketo kanyo to modo chieng' onyange kendo idhi irege. Gino wanyalo kata moye oganda bang' golo e puodho kendo inyalo keto kanyo korito ni cham maber.